Mbembe ciahandagwo, cihandagwo thutha wa rĩrĩa kĩmera kĩrambĩrĩria na kĩmera kĩambagĩrĩria rĩrĩa mbura ya mbere yuraga, thutha wa kahinda kanene gũtararĩ na mbura. Na ningĩ arĩmi nĩ mathiaga na mbere gũcokereria mbembe, thutha rĩrĩa tondũ mbura nĩthiaga na mbere kura, arĩmi nĩmokaga magacokereria mbembe icio, na makahanda rĩngĩ kũrĩa mbembe itamerire.

Hĩndĩ ya mbura nini, arĩmi nĩ mahandaga mĩthemba ya nyeni, ta thũkũma, kana kambici, kana thoroko, o na kana ma spinanch, hĩndĩ ya mbura nini. O ho arĩmi nĩmahotaga kũrĩma mĩthemba ya mboco, ĩrĩa ĩkoagwo kũringana na kũrĩa mũrĩmi arĩmaga, ũrĩa rĩera rĩkoragwo rĩhana, kana tĩri wa kou, o ho kwĩna arĩmi mathiaga ikinya, makarĩma mĩmera ta ndania, kana o mbembe, nangĩ, nĩmahotaga kũrĩma nginya karati.

Mbebe cī handagwa mwerī-inī wakerī na wagatatū he mwaka wa mwaka nī tondū hīndīo nīguo mbura mbura nene ikoraguo īkiaambariia kuura nīgetha mbūra rīrīa īra thīe na mbere kuura ikore mbembe īcīo cīe mūgunda. Oho mbembe nī īhandagwa mwerī-inī wa īkumi na mwerī -inĩ wa īkumī rīrīa mbura nini īraambererīa kuura nīgetha mbura ya ura īhote nīūndū wa kūorīa gūtakoragwo na maaī makūrīma mbembe īcīo nīguo mbembe īkoree na mbūra īyo nīgetha cī kangethwo

Mbembe nĩ cigethagwo na njĩra nyingĩ, no, njĩra irĩa nyonete cigĩtũmĩrwo kũgethwo nacio nĩ, mũgathiĩ mũgũnda mũgacikohora, mũgaciga thĩ mũkareke ciũme, mũgacoka mũgacitwara ikũmbi-inĩ, kana mũgacitema hamwe na mabebe, mũgatema mbembe cirio mabebe-inĩ, mũgacitwara, mũkareka mabebe moome o mbembe cikĩumaga. Mũgacoka rĩu muga mũgacikohora, mũgaciiga ikũmbĩ-inĩ. Kana mũgathiĩ mũkonora mbembe ciĩ mũgũnda ciĩ mabebe-inĩ, mũgacoka mũkareka, mũkareka ciũme.

Gĩtũmi kĩnene kĩa arĩmi gũtũkania mbembe na mboco nĩtondũ nĩũndũ wa rĩngĩ mũgũnda nĩ mũnini na matingĩhota gũtigithũkania harĩa mahandĩte mbembe na mahande mboco nĩguo ciganĩre thĩniĩ wa mũgũnda ũcio, ningĩ mboco nĩiteithagĩrĩria kũguciĩ rĩera rĩa nitrogen ĩrĩa ĩteithagia tíĩri ugĩe na ũritu kana ũgunyi ũrĩa wendekanaga nĩguo mbembe na mboco cikũre hamwe.

Tekinorojĩ nĩagĩrĩtie njĩra ya gũkinyĩra gĩthomo nĩtondũ, andũ aingĩ thaa ici mũndũ noahote gũthoma na tekinorojĩ oharĩa arĩ ningĩ tonginya andũ matinde magĩcokanĩrĩra handũ hamwe ta kĩrathi nĩgetha mathome kana mamenye kĩrĩa kĩbatie gĩkĩthiĩ na mbere no mũndũ no atũmĩre tekinorojĩ oharĩa arĩ athiĩ rũrendainĩ ethe kĩrĩa arabatara gũthoma na agĩe na ũmenyo ũgĩ ũrĩa aretha ningĩ mũndũ nĩekuhota gũthoma handũ metagĩkundi kĩa andũ mamenye kana manyite kĩrĩa gĩothe marabatara kũnyita

Thĩna mũnene ũrĩa ndĩ ta mũrĩmi ngeragĩra nĩ waagi wa mbura ya kũigana, ũgakora rĩrĩa ndahanda mĩmera, mbura ĩrĩa ĩraura ndĩraigana, ndĩraigana gũkũria irio icio iria ciahandwo mũgũnda.Thĩina ũngĩ mũnene mũno nĩ tũtambi, tũrĩa tũrĩaga na kũnyamaria irio rĩrĩa kana mĩmera rĩrĩa ĩ mĩnini rĩrĩa ĩtuto-inĩ kana rĩrĩa ĩrahamũka tĩĩri-inĩ, na thĩĩna ũngĩ mũnene nĩ kwaga mĩngũrũa ĩrĩa ya mĩthemba ĩrĩa mĩega ĩrĩa ĩbatiĩ gũkorũo ĩkĩhandwo.

Rĩrĩa ndĩraigua ta ndĩ na wendi wa meciria, rĩmwe nĩ nyumĩraga na bara o uguo ngathiĩ na magũrũ ngakinya handũ, ngathiĩ ngĩroragĩra ũthaka wa bũrũri na maũndũ marĩa matũrigicĩirie kana rĩngĩ ngaingĩra intaneti-inĩ kana rũrenda-inĩ ngambĩrĩria kwĩrorera mĩthako ya ngerekano ĩrĩa andũ mathakĩte kana ĩrĩa andũ mathakaga, na ũndũ ũcio nĩũndeithagia, ngahota kũhorera, na ngahota kũmenya thĩna harĩa uma na ngagĩa na mwerekera mwega thĩinĩ wa maica.

Huduma Center, cirutaga wĩra kuma mathaa ma rũcinĩ, kuma mathaa ma igĩrĩ nginya thaa ikũmi na ĩmwe cia hwai-inĩ, na ningĩ kuma mũthenya wa jumatatũ kana mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa wagatano. O ho, Huduma Center nĩ ciheanaga maũtungata na njĩra ĩrĩa yaagĩrĩire na nĩ indeithĩtie mũno harĩ gũkinyanĩria maũndũ marĩa nyendaga ma maũtungata ma gĩthirikari ta kũoya, ta kũoya gĩbandĩ gĩa thirikari na kũoya, na kũgĩra, kũgĩra motungata mangĩ maingĩ.

Ũndũ ũrĩa mwega wa gũĩka kana ũrĩa ũngĩtarĩria mũru mũndũ ũngĩũka na thĩna atĩ thimũ yake ndĩraruta wĩra wega, no ũcarie thimũ ĩngĩ ĩhana ota ĩyo ĩrĩa ĩraruta ĩraruta wĩra, kana nĩguo ũkamũ ukamũtarĩria ũkĩmuonagĩrĩria ũrĩa thimũ ĩyo ĩrĩa ĩraruta wĩra wega ũrĩa ĩbatiĩ ĩbataire gũkorwo ĩkĩruta wĩra na kũringithania na aringithanie na ũrĩa thimũ yake ĩraruta wĩra, kana no ũmũthakĩre ngerekano iria cikoragwo intaneti-inĩ, ũkĩmuonagĩrĩria ũrĩa thimũ ĩyo yake iba irĩa thimũ njega urĩa ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩruta wĩra na ũrĩa thimũ yake ĩraruta wĩra.

Maita maingĩ kana mahinda maingĩ rĩrĩa andũ marahoya ũteithio nĩmabataragwo makorwo makuĩte kana mena ndũmĩrĩri kana maratathi ma kuonania atĩ nĩabataru kana nĩmakinyanĩirie ikĩro cia kũheyo ũteithio ũcio wa mbeca. Na andũ aingĩ nĩmakoragwo na, matikoragwo mahotete gũkorwo mena mena ndũmĩrĩrĩ icio cia kuonania nĩmakinyĩrĩte gĩkĩro gĩa kũheyo ũteithio ũcio. Thĩna ũcio no ũninwo nĩ, kũngĩkorwo andũ arĩa marathie kũhoya ũteithio wa mbeca makorwo merĩtwo kana magatarĩrio maratathi kana ndũmĩrĩri iria mabatie gũkorwo menacio magĩthie kũrĩa marahoera ũteithio nĩgetha mathiĩ kũu matigathĩnĩke mũno magĩcaria makĩheo ũteithio ũcio.

Mogarũrũku marĩa ndehete thĩiniĩ wa ũrĩmi nĩ ta gũcenjia thumu ũrĩa ndĩratũmagĩra ngageria kũgarũra thumu ũcio, ningĩ nĩhotete kwamba kũgarũra indo iria ndĩrahandaga mũgũnda tondũ nĩndĩratũire nĩmaga irio imwe kĩmera-inĩ cĩrũmanĩrĩire kĩmera thutha wa kĩmera, no rĩu nĩndĩrahotire kwamba kweheria ndĩramba ndĩratigithũkania imera ciganona, ndĩramba ndĩrahanda irio mũthemba ũngĩ ndĩracoka rĩu ndĩragarũrĩire thumu, ndĩrageria kũgarũra thumu ũngĩ. O ho nĩndĩragarũrĩire bataraitha, na dawa cia kũhuhĩra iria ngoretwo ngĩhũthĩra.

Hũthagĩra motungata ma internet tondũ nĩ mahũthũ, gũkinyĩra akaunti yaku ya bengi kũgerera internet gũkĩra rĩrĩa ũgũtuma thabarĩ kuma kũrĩa ũri nginya rũhonge rũrĩa rũkuhĩrĩirie rwa bengi. Njuge ndũmagĩra njĩra ya internet t nĩ tondũ kuma harĩa njikaraga, na kũrĩa rũhonge rũrĩa rũnguhĩrĩirie rwa bengi rũrĩ, nĩ handũ haraihu, na nĩ hakuoya mathaa maingĩ ingĩgakinya kou na hũthĩre tigiti mũingĩ, no rĩrĩa ndatũmĩra njĩra ya internet nĩhotaga kwamũkĩra motungata marĩa mothe ma bengi ndĩrabatara. Hihi no kũgĩire ũndũ mũnene akaunti-inĩ yakwa ya bengi ũrĩa ũngĩtũma rĩu ngĩthiĩ, ngahote gũkinya rũhonge rwa bengi rũrĩa rũnguhĩrĩirie.

Marĩhi ma eCitizen nĩ nĩ mateithagĩrĩria mũno aciari kũrĩha marĩhi ma cukuru, nĩ tondũ mũciari no arĩhe no arihe cukuru o harĩa arĩ, kũrĩa arĩ, mathaa marĩa angĩenda. Thĩna ũrĩa ũngĩhota ũngĩyumĩria nĩ hĩndĩ ĩrĩa mũciari angĩremwo kana ariganĩrwo nĩ nĩ nĩ nĩ namba ĩrĩa abatiĩ , namba ya mũrutwo ĩrĩa abatiĩ kũrĩhĩra nayo nĩguo marĩtwa rĩtwa rĩa mũrutwo rĩonanie kũrĩa cukuru atĩ nĩarĩhite bithi.

Nyamũ iria cikoragwo Maasai Mara kana kũu Maasai Mara nĩcigucagĩrĩria agendi aingĩ kuma thĩ-inĩ wa bũrũri o na thĩ cia na nja kana nja wa bũrũri, aria mokaga na mbeca iria marehaga kou, na nĩ magucĩrĩirie andũ makaigithia kũu, na magaka mĩkawa ya gũtuga agendi acio, ĩrĩa marehaga mbeca na nĩũndũ wa gũcenjania na motungata marĩa maheagwo rĩrĩa me na kũu. O ho nĩgũkoretwo kwĩna ũgendi mũingĩ kana andũ magĩũka gũcera na kwĩrorera nyamũ icio.

Wabici cia marĩhi ma ũtungata wa SHA no ũcione thĩinĩ wa wabici-inĩ cia thirikari iria cirũgamĩrĩire motungata ma ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa kaũntĩ, kana no ũcione thĩinĩ wa thibitarĩ kũrĩa, thibitarĩ nene ya gĩ-thirikari kũrĩa ũngĩteithĩrĩrio ũngĩteithĩrĩrio kũringana na ũrĩa ũrarĩha. O ho, no ũhũthĩre no ũthiĩ thĩinĩ wa Huduma Centre kurĩa, kũrĩa motungata ma thirikari maingĩ monekanaga na ningĩ no ũtũmĩre njĩra ya e-citizen kũrĩhĩra motungata ma SHA.

Arimũ no mahũthĩre tekinoronjĩ kana njĩra cia tekinoronjĩ cia intaneti eeh gwetha kana gũca kana gwĩka ũthuthuria wa mĩthako kana ngerekano iria cikoragwo thĩiniĩ wa intaneti kana mbica iria ikoragwo thĩiniĩ wa eeh inta intaneti-inĩ nĩguo makahota, kĩrĩa marathomithia thĩiniĩ wa kĩrathi makahota kwonereria arutwo kĩngerekano na nĩgetha arutwo mahote kũnyitanĩra na mwarimũ rĩrĩa megũthoma kana rĩrĩa marathiĩ na mbere gũthoma.

Nĩnjĩkaga ũthuthuria ngamenya mbegũ iria ciĩ thĩinĩ wa thoko na bataraitha iria ciĩkuo thĩinĩ wa nduka-inĩ na oho nĩnũmagĩrĩra maũndũ marĩa mũtaramu wa ũrĩmi kana ataramu a ũrĩmi mandaragĩria, hau nĩho hatũmaga makanjĩra nĩ mbembe ĩrĩkũ kana nĩ mbegũ ĩrĩkũ batiĩ kũhanda na batiĩ gũtũmĩra bataraitha ĩrĩkũ kũhanda. Oho nĩthiaga kũrĩa ngathimĩrwo tĩri na ngerwo tĩri ũcio kũringana na ũrĩa ũhana nĩ mbegũ irĩkũ cingĩkura thĩinĩ wa tĩri ũcio kana nĩ bataraitha ĩrĩkũ ĩbatiĩ kũhũthĩrwo nĩguo tĩri ũiganane kana ũkorwo nĩmwagĩrĩru wa kũhandĩra na gũkũrĩ kwa irio iria ndĩrabatara kũhanda.

Wambe ũtigĩrĩre atĩ mũgũnda waku wa kũrĩa mũcere ํ ũrarĩ atĩ gũtirĩ na maaĩ matigarĩte, maaĩ mothe nĩmonereirio magacoka makarutwo thĩinĩ wa mũgũnda harĩa mũcere ũrakũrĩte, maaĩ mothe nĩmathiu, nĩmacokete nathĩ kana makonererio makaunĩrwo na nja. Ũcoke ũkue karũhiũ karĩa gatũmĩkaga kũgetha mũcere, ũthiĩ nako ũthiĩ ũkĩrengagĩra mũmera wa mũcere harĩa thĩ. Hĩndĩ ĩyo nĩ rĩrĩa ũmĩte ũcoke ũthiĩ ũwanĩke nĩguonĩguo ũrutwo, ũrute mahuti mau ma mũcere.

Gĩcunjĩ kĩnene kĩa irio ĩrĩa nĩmaga nĩ gĩca kũhũthĩra mũciĩ nĩ tondũ he ũngĩringithania na irio iria cia kwendia nĩ cibataraga ũkorwo ũrarĩma irio nyingĩ cia kwendia na irio ũrĩme thĩiniĩ wa mũgũnda mũnene no kũringana na ũrĩa mũgũnda ũigana nĩ ndĩkoraga ndĩrarĩma irio irĩa tũrahũthĩra mũciĩ na mathĩna marĩa geragĩra nĩ gũkorwo kwĩna tũtambi tũingĩ na gũgakorwo bataraitha na thumu ũratũmĩra kana mbegũ citirĩ na ticia ũĩgĩrĩrĩku kana wagĩrĩru ũrĩa ũbatiĩ.

Thutha wa mĩeri ĩtandatũ rĩrĩa mĩrĩo yahandĩtwo nĩguo mũndũ athiaga mũgũnda, ũgagĩthiĩ na kabanga kana kamũtĩ. ũgagĩthiĩ ũkĩroraga gĩtina-inĩ kĩa ngwacĩ harĩa yahandĩirwo, ũgabuatĩrĩra mũri waguo ũrĩa wahandĩte na hau ũkenja ũkĩhukũragia tĩĩri ũkamenyerera nĩguo ndũgagĩtuĩkĩrie ngwacĩ ĩyo. ũgakĩmenjera wega na ũgatigĩrĩra atĩ mũgũnda waku rĩrĩa ũragetha ngwacĩ nĩ mũhehu nĩguo ndũgakinoge mũno na ndũgagĩtwĩkĩrie ngwacĩ rĩrĩa ũracigetha.

Rĩrĩa igwa ciragethwo, mũgũnda wambaga ũgakanio na mwakĩ nĩgetha gũcina matharara marĩa momĩti thutha wagũcinwo na mwaki, mũgũnda ũcio, macini ya kũgetha nĩ yũkaga ĩkagerera kũu, ĩkimũnyoraga igwa icio ĩkĩrenga mwena wa mĩrĩ na mwena ũrĩa ũtaragethwo kana ũrĩa ũtarabatarĩkanio. Thutha ũcio igwa icio nĩcikuagwo na cigatwarwo kĩgadainĩ harĩa cithiaga kũgethwo kĩrĩa kĩrabatarĩkana.

Mĩgũnda ĩo mĩnene ta ya cai kana kahũa, o na kana ngano nĩ ĩhenaga mawĩra kũrĩ aruti a wĩra aingĩ mũno na ningĩ nĩ ĩteithagĩrĩria rĩrĩa magetha mau mendia makorũo nĩ ma gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire nĩ marehaga mbeca thĩinĩ wa bũrũri, na na magateithĩrĩria ũkũrũ-inĩ wa bũrũri, na o ho mĩgũnda ĩo mĩnene nĩ nĩ ĩtũmaga kũgĩe na ũtheeremu na ũkũria wa bũrũri thĩinĩ wa gĩcigo kĩu kũrĩa irio icio cirarĩmwo.

Mĩtĩ nĩteithagĩrĩria kũrehe huho iria cirehaga matu ma mbura. Oho mĩtĩ nĩteithagĩrĩria kũnyiha nyihia ũthũkangia wa rũhuho thĩinĩ wa mĩgũnda. Oho mĩtĩ nĩteithagĩrĩria gũkorwo kwĩ na rĩera rĩrĩa rĩrabatarania kana kũnyihanyihia ũhiũ kana riua, nĩĩ nĩĩ nĩkoragwo na kĩruru harĩa arũ mathiaga makarũgama nigũo mone kĩruru. Oho mĩtĩ hĩndĩ ĩrĩa yakũra nĩ nĩtemagwo rĩngĩ ĩkauma ngũ kana ĩkendio ĩkauma mbaũ na ĩgateithia gwaka indo citiganĩte citũmĩkaga thĩinĩ wa nyũmba na mĩciĩ.

Thothaitĩ kana ikundi iria andũ mahingũraga nĩguo kũigithia mbeca meke ũndũ fulani nĩguo meke kaũndũ gatiganĩte, kana ikundi iria cigagĩra andũ mbeca nĩguo, nĩguo maigithie, maigithie nao na rĩngĩ nao mamakombithie mbeca kana meke ũndũ ũngĩ na mbeca icio menacio. Nĩ citeithĩtie mũno tondũ andũ aingĩ nĩ mendete gũkorũo makĩigithia mbeca kũndũ kũu na makahota gũthiĩ kũu me ta ngurubu, magakomberwo mbeca, na mageeka ũndũ fulani, mageeka ũndũ ũtiganĩte na mbeca icio.

Mũcemanio-inĩ ũyũ nĩ haronekana he na andũ maikarĩte thĩ meroreire kana mathikĩrĩirie muonania kana mũtongoria ũrĩa ũrariana, akĩmahe ngerekano na. Na maroneka mathikĩrĩirie mena kĩo mũno. Andũ acio othe maroneka mamwĩroreire nĩguo mahote kũnyita kĩrĩa muonania ũcio ararĩrĩria na kĩrĩa arauga.

Wangarĩ Mathaai arĩ mũtumia wambere kũheo ngerenwa kuuma bũrũri wa Kenya ngerenwa ĩrĩa ĩtagwo na gĩthũngũ ta Nobel peace prize, na nĩarũĩrĩire mũno ũkũria wa mĩtĩ thĩiniĩ wa bũrũri na akĩrũĩrĩra andũ makũrie mĩtĩ hĩndĩ ya thirikari ya mũtongoria etagwo Kĩbakĩ na nĩatũmire kũgĩe na ũhandu wa mĩtĩ na thirikari ĩkĩihũkia ũndũ ũcio wa kũhanda mĩtĩ, na mĩtĩ mingĩ nĩyahandirwe hĩndĩ ĩyo .

Kauntĩ ya Nairobi nĩyo ĩtongoretie kũringana na mwonere wakwa nĩ kauntĩ ĩrĩa ĩtongoretie na kũthũkia na maũndũ ma ungumania ,ũngĩringithania na mĩaka ĩtano kana ĩna hau kabere kauntĩ ĩyo ĩrahanaga no wone atĩ mabarabara maingĩ nĩmathondekirwo na njĩra nyingĩ cĩgĩthondekwa cia gũte maĩ ma gĩko ona ningĩ ũrogoti wa takataka irĩa cikoragwo taũni cia thondekirwe wega. Ũkĩringithania hĩndĩ ĩyo na thaa ici no wone atĩ nginya barabara kũmwe gũtirĩ matawa ma ũgitĩri makoheana ũgitĩri kũrĩ mũingĩ na ningĩ barabara nĩ thũku na.

Kũringana na ndwari ĩrĩa mũrwaru angĩkorwo arwarĩte noĩtũme ndagagĩcerere hihi thibitarĩ onini agĩcaria ũtungata na gĩthiĩ gũcerera thibitarĩ ĩyo nene. Oho mũrũarũ noakorwo ũtungata ũraĩ arenda ũkorwe hihi ndũngĩoneka thibitarĩ ĩyo nini kana hihi ũkorwe ndawa mũrwaru arabatara kũgũra kana kũheo nĩ ndagĩtarĩ kana gwathĩrĩrwa nĩ ndagĩtarĩ citingĩoneka thibitarĩ ĩyo nini nocionekanire thibitarĩ ĩyo nene.

Ndũrĩrĩ ĩciũ ciĩ cĩerĩ no cĩũke hamwe ciĩkare thiĩ na mathuthurĩe na mone njĩra kana mĩtaratara ĩrĩa mabatĩe kũhũthĩra mũno mũno Jaluo. Mahũthĩre mĩtaratara ĩria mĩega ya gũtega thamakĩ nĩgetha matĩgakorwo nĩmarathũkia maĩ maũ me rũũinĩ rũu. Na nĩnge rũrĩrĩ rũu rũngĩ rũriganĩtie na rwo rũmenye ĩrio ĩrĩa mekũhanda nĩguo citĩgathokio nĩ maĩ kana citĩgathokangĩo nĩgetha kũgitĩra ngĩnya nyamũ irĩa ciĩ taĩiniĩ wa gĩthaka. Na nĩgetha nyamũ cĩothe ĩria ciĩ thĩiniĩ wa maiĩ na irĩa ciĩ gĩthaka cĩkanyuwaga maĩ matheru na rũũĩ rũikare rwi rũtheru.

Rũhonge rwa thirikari rũrĩa rũrũgamĩrĩire nyamũ cia gĩthaka rũbatie rwĩkĩre rũgiri nĩguo kũgirĩrĩria nyamũ cia gĩthaka kuna kuna kuma gĩthĩka gũka mĩgũnda-inĩ ya andũ na kũnyamaria mĩmera ĩrĩa mahandĩte o ho arĩmi nao nĩmabatie mamenyerere marikarĩme matigathiĩ, matigakĩrie mĩgũnda yao ĩingĩre gĩthaka-inĩ kũrĩa nyamũ cia gĩthaka cikaraga nĩguo kũgirĩrĩria mbara kana kũrigĩrĩria mĩtino ĩrĩa ingĩoneka gatagatĩ gatagatĩ ga mbara cia arĩmi na nyamũ cia gĩthaka.

No ũhũre thimũ kwĩ wabici ya andũ a IT nĩgetha moke marore thĩna ũcio kana ũmandĩkĩre ndũmĩrĩri kana ũrũmĩrĩre mũtaratara ũrĩa makũheire kũngĩkorwo kwĩ na thĩna wa intaneti thĩinĩ wa wabici, no ũmakinyĩre naguo, na nĩgetha andũ acio magũtarĩrie njĩra ĩrĩa ũngĩhũthĩra nĩguo thĩna ũcio ũthire kana o moke magũthondekere thĩna ũcio nginya ũthire.

Mĩthemba ya mboco na thũkũma aaa mĩthemba ya mboco na mbembe na mĩthemba ya nyeni ta thoroko na thũkũma na spinaji, nĩcikũraga mũno gĩcigoinĩ gitũ kĩrĩa kĩamũkagĩra mbura nini naa rĩrĩa kwagĩte mbura arĩmi nĩma nĩma nĩmakoragwo na maĩ marĩa makoragwo mategete, magaitĩrĩrĩa nĩ nĩguo gũtũma mbembe icio na mboco na nyeni ikũre, na nĩgetha makendia kana rĩngĩ magagĩtũmĩra okũu mĩciĩ-inĩ.

Kauntĩ iria ciĩ na mawabici ma thirikari kana mũciĩ mũnene kana nĩ kauntĩ ĩrĩa ĩtambũrĩkĩte thĩinĩ wa bũrũri kana nĩ thirikari nĩ gũkorwo ĩna wabici o ciothe cia thĩinĩ wa thirikari kana nja ya bũrũri nĩikoragwo i na mweke ũcio wa gũkorwo i na mbiacara njega nĩ amu agendi aingĩ nĩmokaga na ningĩ thirikari nĩ ĩkũragia kauntĩ icio kana taoni icio nĩguo gũgagĩkorwo na mbiacara, na ũgitĩri mwega andũ magakorwo maikarĩte na thayũ.

Irio irĩa ikũragio gĩcigo-inĩ gĩa gwitũ nĩ irio ici cia ikũragio mĩgũnda-inĩ mĩnene ta kahũa na macani, na irio ici nĩ cikoragwo na umiithio nĩ tondũ nĩ ciendagio, nĩ citwaragwo gĩthĩi-inĩ kũrĩa ithiaga ĩgagĩkonyorwo na ĩgagĩthondekwo makĩria nĩguo ithondeke kĩrĩa kĩrabatarania. Irio ici nĩ cikoragwo na kahũa nĩ gakoragwo na na umiithio nĩ tondũ nĩ kaheanaga mawĩra hĩndĩ irĩa gekũgethwo na oho ningĩ nĩ kaheanaga mawĩra ithĩi-inĩ kũrĩa karakonyorerwo na kũrĩa kararugĩrwo. Oho ningĩ mũrĩmi nĩ onaga mbeca kũringana na kiro irĩa mũrĩmi enacio.